Haha he ng'ombe kana mahiũ nĩkũrũgamio ĩrarũgamio nĩ hotereirio nĩ ng'aragu, maũndũ maya monekaga mĩena ya bũrũri kũrĩa gũtauraga. Kũrĩa mbura ikaraga ihinda inene ĩngĩkaura, kũndũ ta gũkũ nĩũkoraga mahiũ maingĩ magĩkua ona andũ nĩ makuaga nĩ ng'aragu, tondũ gũkũ mahinda maingĩ nĩ marĩa gũkoragwo kwa rĩte riũa. Mĩena ĩno ĩkoragwo maingĩ, na gũtirĩ kĩndũ ĩmera ĩkoragwo ĩna mĩigua, mĩtĩ ĩrĩa ĩkoragwo kuo ĩya mĩigua, ĩrĩa ĩhotaga gwĩtiria riũa inene.

Kĩrĩa gĩtũmaga mĩario ĩgiĩ ũndũire ĩkorwo ĩ ya bata rĩ, na ĩkorwo ĩkĩrũmĩrĩrwo mũno rĩ, nĩ gũkorwo andũ nĩ mendaga kũmenya ũrĩa maithe mao maikaraga, matikae kũra njĩra. Ningĩ andũ nĩ makoragwo makĩenda kũmenya ũgũrano, kũgũrana ũrĩa magũranaga gĩkwao, nĩ mendaga kũmenya maũthoni, nĩ mendaga o na ningĩ kũmenya mĩrimũ tondũ he mĩrimũ yarigitagwo na ndawa cia mĩtĩ, nĩ mendaga gũikara makĩmenyaga ũrĩa yarigitagwo, na maũndũ maingĩ maingĩ mũno megiĩ ũndũire.